Kore ntokitin nadolita tene ng'oji, kadolita lmachungwa, kadolita ndizii nadolita lmaempe nadolita kitunguu saumu, nadolita lkutunguuni, nadolita lyaanya .

Kore ntoki nadolita tene ng'oji kadolita ltung'ana waare neibungakinoita mpaskili napikitaa ndizii nkeper naa kore ntokii naasita kuloo tung'ana kuna dizii epikitaa anaa baiskelii pootum atarau awataa sokonii.

Kore siai nadolita tene ng'oji naa ntomononin enapitaa ndizii naa kore kuna dizii neenie lesoo naa kore ntoki naparu tanadol ana neikoni shi teneeni lkeek tanaa sii tonopuoi aoku nkare naa nshii shii eikoni teneeni ayenie lgiita neitelekini nkoriong' tanaa sii tonopuoi ntim agiluu lkeek kopuoi naa kore pegeluni aidip neeni te lgiita naa nshi eikoni teneeni naa inia toki taa aparuu nanuu tanadol ana siai.

Kore ntoki nadolita tene ng'oji naa ltung'ana waare neibung'uta ljempe neibug'ita likai lpira, naa otuwaa kepikita nkulipo lkeni naa kore ntoki nadamu tanadol anaa kadamu shi tonouni ndaa amu neja shi eikoni tenekurokini tanaa sii tonouni lkeek naa ilo jempee eitumiarii awuroki nkulipo nadamu sii nkatai nakurokini lchampai amu ilo jempee naake ekurenyeki nkulipoo akuroki nenia daki tanaa maragwee tanaa lpaeg potum atubulu aitibiraki.

Kore ntoki naolita tene ng'oji naa kadolita lbarbaraa naa kore alee barbaraa keti sordo netii sii nkare naa kore ntoki nagiraa aasa tene ng'oji naa ketesha nchan sapuk kore peesa ana chan sapuk naa kore alee barbara mepikaa naa apake ninye lami tanaa mepikaa maram naa kore naa nkatai enchan kore pengasu nchan acha tanaa echaa nchan sapuk neidashitai alee barbara naaku koshum nkare teng'arake sorndoo naa inia toki taa adolta nanu nagiraa aasa tene ng'oji.

Kore ntoki nadolita teneng'oji kadolita lturoto naa kore ale turoto ketii nkare, nadolita sii nkera ongw'an tene ng'oji, nadolita atoki nna nadolita nkerai nabo enapita lpira. Naa inchi sii eikunarie ana siai tenkopang' amu inapu naa ilo piraa tanaa lcheirgen tanaa loing'asha. Nninapu naa atoki lkobo liokunye inia are, neaku keasi sishi ana nkata pooki tenkare ake meatae naa lferejini tanaa lntangii lloopiki naa inia are neaku inchi sii easi oleng' tankare kore naa nkare kobore naa nkariak seriak naaku inia toki poopoi aaok nkare.

Kore ntoki nadolita tene ng'oji kadolita ltung'ani nadolita sii ngishu are neenikino kuna ngishu lgiitan naa kore ale giita keibung'uta ana ntoki naturetai lshamba. Naa kore ntoki nadamu tanadol ana, kadamu shi nekweni teneeni ngishu matejo ngishu naape, tanaa sii ngish ngishu naremtoi tanaa sii naishoritai ldawa. Naa neja sii eikoni teneremi tanaa sii teneishori ldawa ngishu naape, amu meibung'ae naa neina ngishu naa inia toki peeni nkweshi neyeari abaki ng'oji neenikini.

Kore ntoki nadolita tenee kadolitaa naa ltung'ana nadolita lpaeg naa Kore kulo paeg neitodikini atua basketii naa nchi eikoni teneisomi ltung'ana ana siai kelikini naa ng'amata naunii kuloo paeg aa ng'amata enchan nelikini sii neikoni teneuni, nelikini atoki nafasini nayeu kulo paeg pemeitarasakino lkurui tanaa sii eiding'a nelikini otoki ajokii ajii etuu nkuliponii nabulunyee kulo paeg linono nelikini otoki ajokii ajii etuu ng'oji nobulunye kulo paeg kobulunye dei ng'oji neirewaa tanaa sii ng'oji neirobii pootum ninshe petaa Kore poopuo ayeu inia pekuu neyelou mpekuu nayeu nelikinii otokii ajoki kowaa nchan petaa koree poopuo aiyaa leloo paeg nopuo naa ayau lolo. Keatai lelapatin okunii tanaa lelapatin ong'uan nelikini otoki ajokii ajii dei etuu nkuliponii nabulunyee kulo paeg linono naaku nejaa taa eikunari inia siai.

Kore ntoki nadolita tene ng'oji, adolita naa ltung'ani nadolita sii ale pipe opiketai nkare lchamba, naa Kore ale pipe keududo venye inia toki peemita nkare ng'ojitin pookin. Nadolita sii kuna mbuka natii ale shamba tanaa sii ana daa nati ale shamba. Naa Kaanyor anabaye oleng' tankare ake, mmh keitabaya naa ale pipe nkare ng'ojitin ng'oji pooki, nnelelek sii mpikata amu nkare naake ipik ilo pipe niyataki lchamba nitum akee nitum naa atoboloki netum atijing'a, alang' tunulo anapu nkare telpira apik ng'oji nebo midipaki naa amu keisapuk ale shamba. Naa inia toki taa panyor nanu ana siai.